ore eninko tenintobir ena siai, naa iturusho, nipik inkwashen atua enkop. ore ena siai naa keyieu manure sidai pee etumoki aiishoo kwashen metubulu. iyasishore sii irkeek apik enterit pee ibooyo inkukunik pee menya kuna kwashen eton etii atua enkop.

Ore enotki naitishipisho tena siai, naa tenintumiya endaa sidai nanarikino arashu ilkeek aisho kuna motonyik naa ekitumoki sii ninje aatoiki ilmosorr tenkata naishaakino, kake ore ake pee ipalaa metaa mimbelekenyaki naaaji endaa enye naishaakino pee enya aashu mincho enkare tenkata nanarikino, nemeisho aitobiraki, kake ore ake pee incho endaa sidai nincho ilkeek tenkata naishaa naa ketumoki sii ninche aatoisho esidai.

Ore imbaa naiteruaki nailepunye enkisuma tonkera, naa kuna masaa edijitol enarishata. Nagira tinakata nkera aisumare. Amu idol ajo, keyiolou inkera intokiting kumok, netumoki enkerai ataasa entoki nayiolo, na ketumoki aibung'a amu kedol, ninining',netumoki atayiolo. Etaa si tanakata ore enkisuma, netaa irmualimuni kepuo aiteng'ena petumoki aisuma nkera. Na idol ajo, kilepunye ina enkisuma onkera.

Ore pepaasha enkisuma edijitol wenapa musana naa njere, ore enkisuma edijitol, netaa taata keeta inkompitani ashu imashinini nagira nkera aitumia. Mokure ah irmalimuni ake oopeny. Ore enapa musana, na irmalimuni ake ninche oisum inkera, ninche oiger, ninche oos pooki toki naasi tenkisuma. Ore si esidano enasiai edijitol, naa keeu ewang'an sapuk atua enkisuma. Amu kedol inkera intokiting napapaasha, netum atayiolo. Kake ore si naaji entorroni enye, neme nkwapi pookin ibung',amu ore Internet, na ketii nkwapi nemebaiki. Neeku idol ajo, me pooking'ae oidim anoto amu, netwak itumia, na mpaka netii netwak peesisho Internet.

Ore iseseni le sirkali lonarikino pishooyo impaadi towuejiting nepashipaasha, naa iseseni le sirkali laijo Unicef, arashu World Vision, ninche nai lonarikino pishooyo mpaadi. Ore si kidim sinche ilturrurri leme lesirkali, aishooi. Ilturrurri nai laijo le kanisa, ilturrurri loontomonok, arashu nkulie organisation ake neme ne serkali. Kidim nai sinche atijing'u inewueji, netum aishooi impaadi petum intoyie ashu intomonok tomuruan napapaasha.

Kidim naji oltung'ani aiputa empalai e KRA, tenkoitoi e Internet, tenelo naji portal naigero i-tax. Nirony naji ewueji nigero register, netum airejesta PIN ng'ejuk. Kigelu oltung'ani tenaa ninye makeon, arashu meninye makeon. Nimput inardasi, nipik naji ilomon arashu irkigerot loishaakino, enaa namba enkipande, ntarikini einoto, nipik inamba esimu, nipik biashara naishaa pias arashu biashara niasita, nipik ajo ira olioliosho, nimput, ore pidip naji aiputa, keeta intokiting nikirewakini. Ore pekirewakini, ni download arashu i print, nidim aitayu naji enkardasi. Na ore inakata keeku idipa, anoto empalai ino e KRA.

ore enaiko teanisum oltungani pee eyiolou ena siiai, naa kangas aliki aajo. ore eana siai, neme toomuruan pookin eesitae amu keyieu iwuejitin neeshaiki. ore te nkop natoyio, nemeesa ena siai ,meeasa esidai. kake ore too nkuapi natii enchan arashu nena kuapi nairobi, naa ina kata easisho ena siai aitobirari. neeku kaliki ele tungani ajo pookin naaji teneesisho. aas ena siia naa mpaka neeta enkare naitosha pee etumoki ataasa ena siai.

Ore enasiai tenkop ang, nemeetae pi, esiai ena nemeyioloi tenkop ormaasai. Amu, ore enasiai ninepu ajo ore iltung'anak oas enasiai, na iltung'anak lonyikita naiposha, wuejiting netii inkariak. Neeku ore enasiai nemeetae pi tenkop ang, meji ninye keetae iltung'anak otii oas. Nitoki aku, ore irmaasai neme iltung'anak lonyor isinkirr. Neeku inepu ajo, ore enasiai nemenyor irmaasai, nemeshipakino, nemetii pi enkop ang'.

Enetipat enasiai tenkop ang amu, tenelo nai neunisho oltung'ani aun kuna, arashu aun kulo nyanya, na inepu ajo, kibelekenya maisha amu keeku ki punguza ashu mitoki aku sapuk gharama enkinyang'unoto. Neeku, teneun oltung'ani tiang' enye arashu temurua enye, naa kibelekenya gharama. Nimitoki oltung'ani atuku, keeta gharama sapuk elo ainyang'u, toldukai arashu tosokonini.

Etii isukuulini naatareto serkali ekaunti, pee etum enkisuma e digital. Etaase ena pee eingoru sirkali ekaunti ilaretok arashu aa iltururi, idimayu naa iltururi le sirkali arashu iltururi leme lesirkali, neibunga lelo turruri, neret sukuulini arashu ninye ministri enkisuma, nebaiki kaunti aipot pee etumoki aataret isukuulini. Neeku iniapu ajo wore sukuulini kumok, nenotito tenakata enkisuma e digital. Kake wore oleng', neton ake etii sukuulini nitu ebaiki ena kisuma, naa keton ake etii iwejitin neeyieu nilepunyekie enkisuma enye digital.

Ore hoo duo nemesapuk enasiai tenkop ang',metii enasiai enkop ang' oleng' amu, nepu ajo ore enkop ang',nenkop natoyio. Neeku mias esiai naijo ena tenkop ang'. Kake ore duo nai tomuruan natii enasiai nenetipat amu, ore poki toki naun oltung'ani tonkaik enyanak, netum temukunta enye, naa kibelekenya maisha amu, keeku meeta oltung'ani gharama elaata arashu, meeta oltung'ani gharama nalo ainyang'unye idaiki naijo kuna, tosokonini. Kake ore tenkop ang, nemeibala enasiai oleng tenkaraki entoyioi enkop,o tenkaraki si enchan sapuk nemeetae.

Ore nai te nanu kajo nai ewua eroruata nanare peeya ilopisaani le kaunti e Garissa aitayiolo iloopeny nkajijik o mali ajo menare piitu elek ushuru naa peemanaa aapuo kila enkaji neliki kila oltung'ani aajo ene tipat oleng' elaata e ushuru tina kaunti piitayiolo iltung'anak ajo kenare peelak ushuru. Neliki aajo ene tipat elaata e ushuru amu kisho serkali mipang'a iroruat peetumoki aipang'a esiai enye isulaki piilepunye ina kaunti too nkatitin natii abori.

Kajoki naaji olarewani loltukutuk nchere paa adung'oji iropiyiani alang' tenilepie amu mee erishata nabo ake aipot, kaidim taisere arashu enkae rishata ake aipoto paa ayaki ilolan kake ama naa eneeku ore erishata pookin naipot naa kailepakinyie iropiyiani kajoki naaji, kaomon naaji maatoning'u ajoki pee edung' iropiyiani kuti penyo peyie atum aishoo esia nkatitin kumok amu teneeku naa akaipot netum ailepie iropiyiani kitodolu ajo keeku naa metum esiai nainguaa nanu amu ore enkata pookin najo aipot nailepakinyie iropiyiani, neeku kajoki naai tudung'o iropiyiani pee ore enkae rishata naatumoki aipoto pee kitum atareto ayaki ilolan.

Ore eneasita enkiteruno e ict peitabaya esiai e digital too nkwapi natalamaki naa nchere etaa ore esiai e digital arashu internet nemeduo naji iwayayi itumia . Kidim naji aitumia ntokitin naijo isimui , inkomputani aa nchere ore entoki naijo laptop arashu computer arashu esimu naa kidim naji oltungani atijinga matejo naji entumo oltungani lotii nkwapi nalakwa .Niaku idol ajo ore intokitin naijo isimui ashu inkomputani naa kidim ataasisho nai tonena kwapi natalamaki nibungare kuldo tunganaka lotii ildukai ashu lotii iwuejitin naanyikita ict niaku kidim ake esiai pookin ataasayu eimu nai ntokitin naijo isimui ashu inkomputani.

Ore eniko nkajijik oolomon pee ejurru enkukuo sidai nemetii olgela naa tenebaya ninche openy ine wueji neoshieki enkukuo alang' enaining' ilomon loltung'anak ashu alang' enaning' ilomon ootii imongo kadol naai nanu ajo enaikash pee ebaya lelo tung'anak ootii nkajijik oolomon inewueji nebaya neduaki ate netumoki aatujuru aajo kaai etii esipata naa kaji metii esipata, ore enkae kiidim naai inkajijik oolomon aitukuja iltung'anak pee eborru iltung'anak tina rishata enkukuo kiidim sii naaji inkajijik oolomon aatabaiki ilarikok opashipaasha aaliki ajoki enetipat tenetumi enkukuo natii osotua nemetii enara arashu nemetii enchangarr.

Ore eniko olturrur le IEBC peibalunye enkukuo nemetii olgela naa njere, ore inarishata eloito enkukuo dukuya, kenare neakikisha olturrur le IEBC ajo kisapuk eseriani tinewueji. Isukaki tonkiteshenini kumok nawoshieki enkukuo. Kidim si naji olturrur le IEBC, aibalunye matokeo, nemetii elejare. Amu ore enkata sapuk, nepu ajo kewoshi enkukuo, kake kibelekenya intokiting tedukuya amu, inepu ajo ore aladuo turrurr le IEBC, ninche openy loinyal naduo matokeo, kulingana taa o mawaidha nai nabaki nishoo ilarikok, arashu ebaiki nishooki ilomon leme lesipata. Ninepu ajo ninche loitoki ainyal enkukuo. Neeku ore nai nanu kadol ajo, enetipat naji oleng pa ore olturrur le IEBC, nenyok aibalunye esipata, neme mongo.

Ore nai enaidim atiaki ele tung'ani oiminie lolan eloito tenteke na njere, kajoki nai mirorie oltung'ani lenteke. Paa, ore ele tung'ani olarewani lenteke, netum airorie ewueji netalakie ele tung'ani tikit arashu, idimayu newoi netadounye. Ore inakata, naa kidim anoto lolan lenyanak teleleki. Tenedamu ewoi netadounye, nikilikwanisho naji aikilikwan lelo tung'anak oosisho tenteke arashu tinewoi netodounye, na kiidim anoto ilolan lenyanak teleleki. Isulaki taa, tenikilikwan ewoi netalakie tikit, arashu ewueji netadounye.

Ore enikunaa enkibelekenyata naawua orkishopei emurua ang, naa njere, ore orkishopei lang', arashu orkishopei lenkop ang', netanyuaa naleng aibung' orkuak. Amu nepu ajo, itu ipang' irmaasai aing'ua orkuak lenye. Idimayu duo nai nibelekenyata orkishopei tenkaraki nkera enarishata kake, etonyua oleng orkuak lormasai aaku tenebo. Itu inyal arashu itu ipang' iltung'anak torkuak lenye. Kake kadol nai nanu ajo, ibung'a oleng orkishopei orkuak. Amu idol ajo, itu ipang' iltung'anak aku kepuo naji aishop inkulie kilani nemenorkuak lenye. Neeku idol ajo, ibung'a naleng' oleng orkishopei orkuak lang' lormasai enkata sapuk.

Ore pee ishiliwa sirkali itu ishoru iropiyiani naipirare irrkerengeti oopaashipaasha naa idol ajo kenyamalu iltung'anak erishata sapuk amu keeku meeta esiai nalo dukuya ninepu ajo kitashe maendeleo nitashe naai matejo nena rishat oo bursaries oonkera oosukuuluni, neeku inepu ajo kenyamalu intokitin kumok naa kenyamalu iltung'anak amu inepu ajo ketii ntoiwuo naatii abori ebaiki naai ninche nemeidim aatalaaki nkera enye sukuul neeku inepu ajo ore erishata sapuk naa nena ropiyiani ereteto e bursary eenyu neeku ore piidol ajo ishiliwate naa inepu ajo ketii ninye nkera naatii nkang'itie amu itu etumoki ashomo isukuulini tenkaraki nishiliwate nena ropiyiani e bursary oshi naimu irkerengeti opaashipaasha oidimi aataretie inaduo kera.

Ore enaiko, kaliki ele arewani lenagarri ajoki, aiminie lolan arashu ebaiki neewa oltung'ani olola lai, ejo kolenye. Ore entoki edukuya, kaisho naji ele arewani inamba ainei. Najoki, tenelo neshuku oltung'ani eloola ejo molenye, nikiwoshoki pee, nikiwoshoki esimu, patumoki atayiolo ajo anoto olola lai nalotu aya. Amu idimayu naa inake enkoitoi naidim anotie olola lai amu, idimayu namayiolo ajo kang'ae naawa. Neeku enaikash pajoki olarewani legarri, kaing'uiki namba esimu. Ore erishata nashuku oltung'ani olola ejo molenye, natum atooshoki natum anoto olola lai.